Pur mar mizabibu loso ne ji mathoth yor yuto ka seche ma ipure odwaro ji mang'eny mar puro. Kendo seche ma itiyo kode e loso divai, omiyo bende alwora nenore ma jaber. Kuma opidhe nenore ma ondisore, olembene bende gin olembe mamit kendo gin gi nengo maber e ngima dhano. Omiyo ahero tijni.

Yore gi manyasani osekelo yot ne jo gweng' kendo ji mor godo ka ng'ato ok ochuno ni nyaka odhi e opis kata oketh pesa mang'eny kowuothogodo mondo odhi olos oboke gi. Kata odhi oket kwayone aposi mar piny owacho. To onyalo mana timo gigo machiegni kode kendo bang' ndalo matin to oseyudo gi. Kopogore gi chon kane pok yore mag digital gi obiro ne inyalo rito kuom ndalo mang'eny mondo iyud gimidwaro. Omiyo yore gi ji mor go kendo gikelo lokruok mabeyo e kor gwenge wa.

Yore mag mbui gi osekelo yot e yudo oboke gi nimar ng'ato nyalo manyo oboke gi kata mana gi e ong'we yambe. Kata konyalimo jomoko manyalo konye. To piny owacho nyalo medo bero yore gi ka giketo gigo duto mondo otimre e mbui. Kang'ato omanyo gigo e yor mbui to ochak oyud gi ayuda e yor mbui. Kik bed ni onyalo wuotho odhi wuotho kodhie opisi go nimondo omiye omany oyud obike go.